Ciama iria njũĩ cia kũheana mbeca na njĩra ya gũkomba bũrũri-inĩ kenya nĩ ta ciama ta ici, Kwĩna Mshwari loans, Tala loans, Zenka loans na ona bengi nene ya Kenya nĩĩheanaga no ĩheanaga ngombo. Cingenagia nĩkĩ? ũgakora ta mũrĩmi mũnini nĩaheagwo ngombo na akahota kũrĩma wega na akona bainda njega.

Njĩra iria aheani motungata ma ũgima wa mwĩrĩ matũmagĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ marĩria nĩmathimwo thibitarĩ-inĩ iria cirĩ hakuhĩ nao rĩrĩa kwĩna, rĩrĩa kwĩna wongerereku wa marĩria nĩ ta ici, nĩmathiaga o nyũmba kwĩ nyũmba makĩĩraga andũ about about nyũmba kwĩ nyũmba makĩĩraga andũ wĩgiĩ mũrimũ ũyũ wa marĩria na makamahe mo ũhoro na njĩra iria mangĩtũmĩra nĩgetha mekinge na mũrimũ wa marĩria, na rĩrĩa andũ mamenya ũrĩa megwĩkinga nĩmathiaga thibitarĩ nĩguo marutwo thakame nĩguo marorwo kana mena marĩria na meheo ndawa iria cigũtũma maikare matarĩ na mũrimũ ũcio wa marĩria.